Haha niĩ ndĩrona hena ndege na ndĩrona tarĩ maĩ ĩratahia. Kĩrĩa, ũndũ ũyũ ũhũthĩkaga, ndege ĩno ĩhũthĩkaga ĩtahagia maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mũtuthũko wa mwaki, area iria ciĩna mĩrĩma, irĩma nyingĩ, tondũ nĩ ĩhoragia ihenya ihenya, na nĩ ĩhũthagĩrwo okorwo kwĩna mwaki gĩthaka-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha ndĩrona tarĩ gĩtawa, kĩa gĩtagwo street light na niĩ ũndũ ũrĩa ingiuga gĩkoragwo gĩ ta, rĩmwe kĩrahũthĩra thitima rĩmwe gĩkahũthĩra riũa, gĩgecanja na riũa ũguo nĩguo ingiuga. Tondũ nĩ gĩteithagia, mũndũ kuona ũtukũ, hatarĩ hatarĩ gwĩka atĩ gweterera atĩ thitima ciũke nĩ kĩyakanagia wega. Na kĩhũthĩkaga mũno icagi-inĩ kũrĩa gũtarĩ thitima na gĩteithagia mũndũ, kĩgitagĩra andũ tondũ mũndũ nĩ ekuona akorwo hena mũkora ũrenda kũmũkora.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona iria rĩa yogati na maũndũ marĩa marangenia nĩ atĩ nĩ mandĩkĩte kambuni ĩria ĩthondekaga iria rĩrĩ, arabu magacoka makandĩka rĩrĩa yathondekirwo, arabu magacoka makandĩka rĩrĩa ĩgathũka. Arabu haha nĩ ndĩrona nĩ mandĩkĩte rĩteithagia atia mũndũ arĩa, ndĩrona rĩteithagia irio gũthĩĩka.

Mbica ĩno ĩhaha ndĩrona tarĩ wheelbarrow , ithuĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ nĩ tũhũthagĩra wheelbarrow kũruta mawĩra maingĩ mũno, mũno, na niĩ ũndũ ũrĩa wa mbere ingĩuga tũhũthagĩra wheelbarrow gwĩka rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ wheelbarrow nĩ ĩhũthĩkaga wahata nja no ũkue gĩko kĩu na wheelbarrow ũtware mũgũnda, no ũhũrĩre wheelbarrow -inĩ nguo, no ũcoke nĩ cihũthĩkaga gũtaha maĩ, na ũguo nĩguo njũĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka tondũ ndĩrona haha mũndũ ũyũ tarĩ kwenjwo arenjwo nĩ kĩnyũthi, e kĩnyũthi akĩenjwo. Niĩ ũrĩa ndĩngĩra mũndũ, ingĩamba ndĩmũĩre agathambagia macini ciake o e nja. Mũndũ agathambia, arabu rĩu akahura, agekĩra spirit ũguo, arabu rĩu akahura na gaburaci na ka, gakĩrĩa kangĩ kahanaga maguoya. Arabu, acoka eka ũguo, akahaka spirit, arabu akenja njuĩrĩ ya mũndũ, arabu arĩkia kwenja mũndũ akamũitĩrĩrria spirit mũtwe wothe, akamũthugua mũtwe wothe, okorwo nĩ style aramũĩkĩra akamwĩkĩra style, ũguo.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona ta arĩ andũ marataha maaĩ kuma irima-inĩ rĩa maaĩ na ũndũ ũyũ niĩ to mwega, ndũngenagia tondũ mwana no oke agũe haha thĩiniĩ tondũ nginya ti ikunĩke kana kĩndũ kĩũru kĩgũe haha arabu andũ matahe maaĩ ma kũnyua haha.O na mũndũ mũgima no oragwo na kũu arabu oke athikwo haha, aikio maaĩ-inĩ maya na nĩwona rĩu andũ manyue, arabu andũ acio manyua maaĩ macio matuĩke a kũrwara mĩrimũ.

Niĩ icera rĩrĩa itakariganĩrwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩte gũcera gwa cũcũ witũ Mũrang'a. Kũu nĩ ndebundithirie maũndũ maingĩ maigana ona nikio itakariganĩrwo. Ũndũ wa mbere ũrĩa ndebundithirie nĩ ndamenyire gũtua macani, gwitũ gũtikoragwo macani, rĩu hĩndĩ ĩo nĩ ndamenyire ũrĩa matuagwo na ũrĩa macagũragwo, ngĩcoka ngĩona mĩthemba mĩingĩ ya makorobia itarĩ ndona gwitũ, ngĩcoka ngĩona matunda mangĩ makoragwo kũu na matirĩ gwitũ, ngĩona indo iria mahandaga na cikĩngeni mũno.

Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ niĩ ndambire ngĩamba ngĩkohora nyeni iria ciahandĩtwo tene arabu ngĩthiĩ ngĩrĩma mũgũnda ngĩenja marima ngĩkĩra thumu arabu ngĩcoka ngĩthecereria o rũnyeni o irima rĩaguo arabu ngĩcoka ngĩitĩrĩria tĩri arabu ngĩcoka ngĩitĩrĩria maĩ. Ũgũo nĩguo ndekire ũndũ ũyũ rita rĩa mbere.

Arĩmi mangĩona ngombo cia bata irĩa cikũmateithia mabataro ma mbeca mĩgũnda-inĩ yao. Ũndũ wa mbere, no mone kuma gwĩ bengi, bengi no ĩ makombithagia arĩmi, arabu ũndũ wa kerĩ, makambuni manene manene maya mateithagĩrĩria arĩmi, mamaheaga nginya mbegũ, indo ta icio, ona mbeca nĩ mamakombithagia, na ũguo nĩguo niĩ njũĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona Communication Authority of Kenya; andũ aya nĩ maheanaga licence kwĩ andũ a terekomu, arĩa mahũthagĩra terekomu. Arabu nĩ ĩtũmaga motungata ta ma kũhũthĩra kambyuta makinyĩre andũ arĩa maikaraga icagi-inĩ. Arabu nĩ ĩgitagĩra ta kambyuta cia bũrũri.

Haha mbica-inĩ ĩno ndĩrona ta arĩ gĩcagi arabu gĩcagi-inĩ gĩkĩ ndĩrona kĩna mĩtĩ mĩingĩ na mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũrehe rĩera rĩega. Mũndũ no arũte wĩra wa kwendia mĩtĩ na aingĩrie mbeca. Nĩ ndĩrona bara nĩ njega, nĩ ĩronekana wega, ndĩrona kwĩna itangi haha rĩna maaĩ, andũ a itũũra no mahũthĩre kũrĩma.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ, ndĩrona ĩno tarĩ atumia manyitĩte itunda rĩtagwo water melon, na itunda rĩrĩ nĩ rĩteithagia mũndũ kĩ kĩ nĩ rĩteithagia mĩrĩ itũ ĩgakorwo na immunity strong, arabu kĩndũ gĩkĩ no ũhande water melon nyingĩ, nĩ cirĩkũheaga mbeca ũkendagĩria andũ.

Bata wa kũhanda mĩtĩ. Mĩtĩ nĩ ĩteithagia gũkorwo na rĩera itheru, andũ mahihie rĩera itheru. Arabu mĩtĩ nĩ ĩteithagĩrĩria mũno kũgirĩrĩria tĩri ndũgakuo nĩ maaĩ. Arabu mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũteithio mũno he nyamũ cia gĩthaka na cia mũciĩ nĩcio; hena iria ciakaga nyũmba igũrũ ta nyoni ũguo. Arabu mĩtĩ, no ũrute wĩra wa mĩtĩ na wendagie rĩu ta mĩtĩ ĩno ĩ haha. No wendie ĩ tũnini kana wendie yaneneha.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ,hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ĩnyonagia nĩ menyaga ũyũ nĩ president wa bũrũri witũ wa Kenya. Na dhaici nĩ aradhumbũrwo mũno nĩ andũ aya maretwo Genz, tondũ nĩ marauga gũtirĩ ũndũ ekĩte kuuma rĩrĩa a thurirwo na nĩma. Arabu president ũyũ witũ andũ nĩ maramũdhĩnia mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Rĩrĩa ndona njogu cicoretwo ngĩti-inĩ handũ hena mĩtĩ mĩingĩ nĩ menyaga kũu nĩ gĩthaka na kĩu nĩ kĩonereria atĩ waingĩra kũu, no ũkore njogu, nyamũ cia gĩthaka,o na to njogu tu, no ũkore nginya mũrũthi, ngarĩ, indo ta icio tondũ kĩu nĩ gĩthaka. Mũndũ nĩ amenyaga nĩ gĩthaka araingĩra.

Maũndũ marĩ ndĩrona mabata haha mbica-inĩ ĩno, ndĩrona nyũmba yandĩkĩtwo Jubilee nĩ tarĩ obici ciao, arabu nĩ ndĩrona arama yao nĩ moko mageithanĩtie, arabu nĩ mekĩrĩte colour ya arama ĩyo nĩ mburaki na yellow na rendi, na magekĩra bendera harĩa igũrũ kuuga kũu nĩ kuo ũngĩenda kĩndũ, ũngĩenda kũmoria kĩũria kana mũndũ angĩkorwo na ũndũ no athiĩ obici icio cia Jubilee, na hena bendera ya Kenya.

Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndona British and American Tobacco Kenya, niĩ ndĩciragia nĩ ĩheaga andũ mawĩra kwa ũingĩ, ĩgacoka nĩ igoti rĩa Kenya nĩ nĩ ĩrogotaga igoti inene kuuma gwĩ Kenya ĩgatũma bũrũri witũ wa Kenya ũthereme, na ingĩmĩona nĩ ndĩciragia ũhoro wa ũrĩa mũndũ agucia thigara ĩngĩtũma agĩe na mĩrimũ ta cancer na mĩrimũ mĩingĩ.

Irio ici ũkĩharĩria, no ginya ũkorũo na ikombe igĩrĩ cia mũtu, gĩciko kĩmwe kia baking arabu, gĩciko kĩmwe kĩa cumbĩ. Arabu wĩkĩre iria. Wĩkĩre oven mwaki wĩĩ hau gatagatĩ. Arabu ũtukanie indo icio; mũtu, baking na cũmbĩ arabu wongerere iria. Arabu Ũcoke ũtinangie shape ga mũthuguiti. Arabu Ũcoke wĩkĩre tray-inĩ ya kũruga mĩthuguiti. Ũruge mĩthunguiti yaku dagĩka ikũmi na igĩrĩ ginya ikũmi na ithano ginya ĩ turn brown. Arabu Ũcoke rĩu ũrute.

Mbicainĩ ĩno ndĩrona tarĩ lecturer arabundithia cia cia coranji kana yunibacĩtiĩ na ũndũ ũyũ wĩna bata mũno, ũndũ wa mbere arimũ nĩ magĩaga mbia, nĩ maigĩragia mbeca na makahota gũikara kũ meet indo iria magĩrĩire ta irio ngũo iratũ, kũrĩhĩra ciana ciao thukuru arabu ciana nacio nĩ citeithĩkaga nĩ tondũ nĩ cĩũkaga gũtuĩka andũ a bata mũno thĩiniĩ wa icagi kana thĩiniĩ wa komunĩtĩ arabu gũthomithia nĩgũteithagia ciana gũtukana na arĩa angĩ na kũmenyana wega.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona nyũmba ĩno ya KICC, Kenyatta International Convention Centre, ũndũ ũrĩa ndĩciragia mũno nĩ kuga kwĩna mĩcemanio ya ma president mokagaa kũu, anene a bũrũri kana kwĩna kĩndũ kĩa mathomo kĩrekĩrwo kũu, kana kwĩna crusade o na kĩrĩa o na agendi nĩ mokaga kwona tondũ nĩ ĩmwe ya indo iria ciũĩkaine mũno Nairobi .

Niĩ ũrĩa ingiuga ũhoro wĩgiĩ uber nĩ atĩ nĩ citeithagia gũtwara andũ, nĩ cikuaga andũ na mũndũ nĩ akinyaga mathaa marĩa arenda. Arabu nĩ citeithagia mandereba kwona wĩra na kũgĩa na mbeca tondũ ũyũ no wĩra. Arabu nĩ cicokaga cikaa, nĩ cikoragwo cicia mĩthemba mĩingĩ ĩrĩa ĩkuaga andũ ti ũmwe. Arabu nĩ iteithagia gũkua andũ arĩa matangĩ, matakoragwo na ngari. Na mathaa nĩ, wamĩhũrĩra thimũ yũkaga hauhau.

Mbicainĩ ĩno ĩhaha nĩ ndĩrona ahujia tondũ nĩmekĩrĩte kara iria ahujia mekĩraga, arabu nĩ ndĩrona memũcemanio kĩama-inĩ kĩao kĩa National Council of Churches of Kenya, arabu mateithagĩrĩria kũrehe makanitha hamwe ta AIC, Baptist, KAG ,ACK, arabu nĩmaragĩrĩria thayũ, arabu nĩ mateithagĩrĩria ũkũria wa projects, arabu nĩmateithagia ũhoro wĩgiĩ kũ guide andũ, na maũndũ ta macio.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona ngamĩra, na ngona nĩ ta ĩ ndwaru, arabu ngona vetinary kana ndagĩtarĩ wa, wacio agĩtheca cindano, ekĩrĩte, ekĩrĩte gloves, na nĩ ta atũmĩtwo nĩ county government ya kũu Garissa. Arabu nĩ ndĩrona nĩ athamĩtie kanua. Arabu nĩ ndĩrona hena mũndũ ũrarora ũrĩa ĩrathecwo, noguo nĩguo ingiuga mbica-inĩ ĩno ndĩrona.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona nyũmba ĩno ya Senate, ĩkoragwo Nairobi, ndĩciragia ũhoro wa, watho, kana gũtua matua, matũa matuagĩrwo gũkũ megiĩ bũrũri arabu nyũmba ĩno ya senate nĩ kĩonereria kĩa, atĩ Kenya itũ ĩna wĩathi mũndũ wothe ena wĩathi, wake na no ũge ũndũ, arabu rĩmwe ndamĩona nĩ nyonaga akĩrĩ a senator aitũ, na maũndũ ta macio. Arabu nĩ njokaga ndona, senate ngeciria maũndũ ta okorwo nĩ mbeca cia thibitarĩ cigayagĩrwo gũkũ, ici nĩ cia thibitarĩ ico nĩ cia gĩthomo, maũndũ ta macio.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha nĩ ndĩrona tarĩ thimũ na kĩna mabata maingĩ mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ũndũ wa mbere kũhũthagĩra kũhũrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ thimũ ũkaigwa ũrĩa arauga na niĩ ngaigwa ũrĩa aranjĩra ,arabu ũndũ ũcio ũngĩ hũthagĩra thimũ gwĩka, kũona bindio kũhũra mbica arabu nĩ hũthagĩra gũthoma nayo noti cia tũmwo thimũ-inĩ ngahingũra wega ngathoma nayo, macio nĩmo maũndũ marĩa ingĩuga megiĩ ũhũthĩri wa thimu. Ndire na ũndũ ũngĩ ingĩuga.

Mbica ĩrĩa ndĩrona haha nĩ mbica ya thibitarĩ nene ya Kenyatta ĩrĩa ĩkoragwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, na thibitarĩ nĩ ĩkoragwo na mandagĩtarĩ, na ĩgakorwo na arwaru, nĩ ĩkoragwo na ngari cia gũkua andũ, iria ciĩtagwo ambulance, okorwo mũtino nĩ wahanĩka, na gũkũ andũ nĩ mokaga kũrigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte, ta mĩrimũ ya kũharwo, mĩrimũ ya gũkorora, atumia aritũ kũgia ciana, maũndũ ta macio.